impotu ilchoreta linonok niponunu aaku tenebo pookin nishipapa niokiwoko suda nidung'udung'u keki nishipakinono pookin niranyiranya isinkoliotin loomuain pookin nidol ajo ore inoolong enimpotu lelo tung'anak ashu ilchoreata linonok piiponunu aaku tenebo tina siai naa keyau enchipai sapuk tiatua oltung'ani.

Ore eningo ilo tung'ani liboitata tesiai ing'as airorie niliki ajoki ore ena siai naasita agira aimutie itu elotu intumoritin ashu aimutie toontumoritin naa kegira aas makosa sapuk oleng' naa kishiakinore nibelekenya, neeku piirorie ake ilo tung'ani niutaki inkioitoi sidan, niliki ajoki torrono ena, niliki pee ibelekenya pee etumoki esiai enye atisidana.

ore iropiyiani nintumia enaake naa kakumok oleng alang iropiyiani nintumia tolapaitin amu ore iropiyiani nintumia enaake naa keeku kepaashu intokitin kumok nayieu nitumiae iropiyiani nintumia amu iyata naa iropiyiani kake enidol ajo kelo aaku tolapa intumia iropiyiani naa keeku idung embaye nabo kata naidol ajo etu intumia iropiyiani kumok.

ore entomononi nanuta oidipa atoisho naa imbaa are nana napaasha oleng amu ore entomononi eton enuta naa idol ajo keeta orkuak opaashari laidol ninye ajo ore kuna daiki nanyae naa keshilaa indaiki meyieu endaa pookin idol ajo keeta entoki nayieu neeta enemeyieu kake tenelo ade peisho nidol kepaa itoki ilo kuak aaku meninye ilo nenya entoki pookin naishori niaku ore tinarishata naa indaikin naitobirr osesen ing'oruni piishori.